Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ici nĩ ndũma ciũĩtwo na igathambio na ngwĩciria mũndũ nĩ kũĩharĩrĩria areharĩrĩria gũcitherũkia. Na ndũma nĩ irio healthy mũno na ikoragwo ikĩhũthĩka rĩngĩ mũndũ kũrĩa nacio cai kana rĩngĩ mũndũ no aruge nacio irio ingĩ ta mucere. Na ndũma nĩ ĩrĩ cama mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngũrwe na mbica-inĩ ĩno iria inyitĩtwo haha nĩ ciana cia ngũrwe kana piglets, na ingĩ tarĩria mũndũ ũhoro wa gwĩka ũũ na njĩra ya wa mbere akorwo ena space ya gũthondeka kiugũ na kĩnene gĩ spacious enough, nĩguo ngũrwe na akorwo ĩna ciana ciayo ĩgakorwo na space ya gũkoma, kũrĩra na gũthaka, acoke akorwo na irio kwĩna commercial feeds aah na no akorwo bado akĩgũra kitchen refuse iria ikoragwo ikĩendio thoko-inĩ, kũrĩ andũ a thoko makoragwo makĩendia matigari ta maboga, gĩtũngũrũ, nyanya, kwoguo mũndũ no akorwo akĩgũra icio cigakorwo cirĩ supplement cia ngũrwe. Na rĩrĩa egũkorwo agĩcihe irio ũguo agũkorwo agĩcihe balanced diet na igakorwo ikĩruta nyama wega na rĩrĩa agũtua gũkorwo akĩendia akahota kwendia na mbei njega kwoguo ndagũkorwo agĩthiĩ hathara thutha wa gwĩka ũrĩmi wake.